basi ore naa tene nikidoolta alasurai sapuk ooleng lowonyita ornganayioi lornyanyai nadoolta naa ajo enaa enye naa kadoolta sii doi ajo kinyalita endaa oltunganak aa ilairemok naa kadol ajo kinyalita amuu agriculture esiai sapuk tenkalo oolairemok amuu keeta intokiting kumok ashu mbaa kumok naagira aayau toolairemok amu menyor naa sii ninyali endaa enye ainkonji. kidoolta sii aajo inyale ele nganayioi pii naa idol sii ajo keeta ake enkiti nemoi . Ore naa ilairemok naa kegira aimaa ngolikinot kimook tenkaraki ena aa taa ingwesin meekure ake aa imotonyi ake. kaitukuj ake ilairemok peingorisho toomukuntani

Aah ore taa tene wueji entoki naloito naa dukuyaa tene wueji, aashu entoki nagira aaza aah nikidolita naa iltungana aare, aaa etii naa oleee netii eselenkei aa ajo naa sii nani, kadolta naa ajo aah keeta nee entoki nagira naa airo, etii entoki nagira aimaaki aah kitodolu naa kulo tungana ajo iltungana ayioloro, Iltungana ooning'o aashu aa shua iltunganaoonyorra neeku ketii intokitin nagira aimaaki tene wueji, as eidimayu meetaa keeta olee naa enayaasa, neeku egira naa ekitok aishoo naakeyie aibirrirr naakeyie aisho naakeyie maswali kumok oleng ajo naa sii nani piilo aitereu, nikidolita naa ajo netirrishaa dii enkiguran tene wueji oleng amu aa kidolta naa ollolewa ajo etaa naa kekwenikweni ake, etaa keshipa ake, etaa lala ake olio mayiolo ako kainyoo kake kayiolo ake kajo ake keeta mbaa napoito dukuyaa tene, ketii imbaa nagira apuo dukuyaa tene, itodolu naa ajo ore naa eselenkei aah netagore taa pii, idol ajo ilepa pii, idol ajo nagira aikilikwan ele leee naa keyieu neyiolou ajo kaji etii uhakika, kelelek aa mbaa naake oormateita mbaa ormaireta kutiti, matejo oira aabulu neeku imbaa nakee nabo, are, uni naa oltungana sapukin egira naa aimaaki ajo sii nanu.

Ore taa tenewueji entoki naloito dukuya tenewueji naa ekidolita Ajo oltung'ani ele sapuk ele kitok ogirai aihoji mitau naa loomon ashu mbaa nisaidia olosho matejo tee jumla kidol naa Ajo ore mbae etipat Tena naihojii iltung'ana ashu naasi ena siai eripotig naa keisaidia naaji olosho netayiolito mbaa teguton ashu metayiolo mbaa nejo oltung'ani naajo oltung'ani peas tekulo kituak neeku kaisidai ena siai amu ekibaiki naa oratiotii tewueji nebaa ena enitii tee seuseu pookin nalulung'a neeku eyiolou ake Ajo etejo duo olengania eji ele kitok Fulani oitasheki ewueji nejee neteji duo ena wee ena neeku ore tanakata entokitin etipat ena nikibaiki irkiliku tewueji nitii neeku enig mbaa naijio Nena niminguarii sii aitoki tee sidai neeku enig naake mbaa pookin naa nagira aikunari nitoki sii aaku ore enasiai keeta changamoto enyena netaa sii esidano enye netaa mbaa enyena amu kelelek ijio aloo aihoji oltung'ani mbaa enyena naa kengida ele tung'ani kake kaisidai ena siai teneasii neeku kenyokii naake

Ore naa tenewueji tee Kuna Mali naa ena nanyorie naaji Ajo nanu kaisidai oleng amu etieu ena Kuna mbenek emajani chai duo sanisana naa majanini sidain oleng nayai ee fakitorini nepuoi aitobir nepuonunui amiraki eyiok amu ore Kuna Shani sanisana Kuna naoki too nkang'itie ashu naoki too nkotelini Ajo sinanu neeku ena Mali nanyorie ninye esidai oleng neeku ore esiai ena kiremore eina siai ee majani naa kisapuk taata oleng amu ketii nkwapii taata naa ninche egira apuoyie ninche egira taata aishuyie alakinhie enkera enye sukuul fees ninche egira ninche aisumie Nkera enye ninche egira aaasie mbaa emaendeleo naa sidai oleng ena beniyio nanyorie kaisidai alng endaa ngiroo tenkaraki keeta naa ena tipatisho ashu keeta mbaa sidain tedukuya naaji olosho ashu tedukuya matejo tee seuseu nalulung'a naaji majani chai neeku Ajo sinanu ore entoki naidim atejo naa sirkali ajoki metoponai

ore taa teneweji naa esiai taa ebare oleng ene sanisana kidolta naa ikeek, eletung'ani naa kitari oji pharmacy kidolta naa ajo egira apik kulokeek naa ibeniak lenye ashu egira aipim tekiwango naa shiakino naa nitumiya otung'ani, kidolta naa egira aipimoki ikeek, naa kajo sii nanu kisidai enasiai oleng' amu enetipat oleng amu afia oltung'ani ashu tipat oltung'ani naa ninye naa entoki sidi oleng' amu kejo naa oshi ilashumba eikash ninye nilau pooki toki kake niyata akeninye afia sidai ashu naa biotisho sidai, neeku naa ore enasiai ekulo kitarini naa esiai ekulo keek neyawuo engibelekenyata amu ore apa naa ilkeek lekienyeji itumiyai, ore taata kulo keek oyautua naa kisidai n pii.

Basi ore naa kulo arikok lororei, naa kulo duo anisani oleng sanisana, naa ore naa mbaa nanarikino nees ashu mbaa naanaare niche nees, naa pee elimu naake ororei ena enajo sirat, nitengenisho naa tenkoitoi naasipa, nitapaas ate naa tombaa enkop naa tenkuna temat akeyie tekuna golikinot. Baa torok naa nagira aasa tenakop pee mitoki aitushul ate naa metaa keti pooki alole. Neeku naa ore naji entoki naifaa nees naa pee eitengen olosho nees mbaa naji naapashari toltungani naaji leitu ejeu ashu tookulo tungank lemepuo kanisa pee etumi naa ninye aitofautisha ayiolou ajo ore ele naa orkanisai, ore ele neme orkanisai ,neeku ore naaji mbaa najo naaji keishaa nees ,naa kifaa naaji nees mbaa naijo enena naa kajo pee epuo iltunganak aibelekenya na niyiolou iltunganak atusuj amu meeta naa eniko tenikisju iltunganak teneeku naa iyasita ake siiyie mbaa enkop, iyasita naake mbaa apake niyasita temaisha ino esiaidi ,na imaniki aa mbaa torok apa iyasita ,neeku naa ore naji entoki naifaa pee iyas naa pe eibelekenya oltungani nees mbaa naa nikinarikino pi.

Ore taa ena beneyio naa keji kemelok, amuu keeta imbaa supati tiatua enkishui oltungani te seuseu nalulunga, neisulaki naa kulo tunganak ooyiolo naa ena siai oorkeek loo ntimi. Kengas aaku ore ena beneyio neeta imbaa ebiotisho tenkishon oltungani. Ore sii ena beneyio naa orchore lena siai e diabetic amuu keret oltungani oota enasiai esukari metaa meilep. Ore too ntokitin naawoki neeta orkishama lenye le makewon laijo esukari kake eeta emeloni enye. Ore iltunganak oota emoyian esukari neisho irkiloi lenye metaa meilep neitadoyio esia emoyian

Uhh basi ore taa tenewueji nikidolita naa kulo tung'ana naa taata ooji ildijeini kulo tung'ana naaduo taata naa ninche naa tata oiting'id enaa kulo sinkolioitin tataa lekunaolong'i aah aisulaki duo ninye kulo sinkolioitin duo oleng' naa looloreren aajo naa sinanu anaa naa nikidolita naake olee ele tung'ani naa tenewueji neishopito headphones neeta naa spika, negira naataaniki kuna mashinini tata naitushul isinkolioitin taata aitaa taayie aitamelon akeyie naa taata oleng'. Nikidolta naa nkamerani tinewueji naakajo naa sinanu. Neaku naa ore taata enasiai oleng' neepuo taadoi enasiai taata asapuku oleng' tata tiatua olosho lang' aaku naa etaa naa eeh epuo tata nelatu enasiai nelotu aya tataa elelero ang' amu etonyorra tata enasiai ang', etonyorra taata elelero oleng' kuna tokitin oleng', kunaa kulo sinkolioitin duo oleng' sanasana naa lekunaolong'i tengarake naa mbaa kumok naayata ashu imbaa kumok naasujita naa ninche kulo sinkolioitin aajo naa sinanu neaku, neaku taa ore taa enasiai naa imbaa akeyie naagira tata apuonu oleng'. Neaku naa ore tata piijo ing'orr naa taata tatua muruai nikitii niterutua siinche kuna tokitin aaku naa kegira apuku kegira abulu. Neaku naa ore enewueji naa kulo sinkolioitin duo naa naa le kisasa ninche duo oleng' naa tataa eitumiai naa tekuna siatin duo onchereeni duo oleng' te kuna duo rishat noo enchipai duo oleng' sanasana.